Mbica-inĩ ĩno nĩ macini ya kũhingũra ngĩti kana mũrango, ũkĩhũthĩra irore cia moko. Nĩĩhũthĩkaga mũno harĩ kũmenyerera na kũhakikica mũndũ ũrĩa ũrahota kũingĩra ngĩti-inĩ kana kũgĩa na mweke wa kũingĩra handũ, nĩ mũndũ ũĩkaine kana wĩna rũtha. Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga mũno gĩcigo-inĩ kĩrĩa njikaraga, no ĩndĩ harĩa njikaraga mũciĩ nĩ kũrĩ na nĩtũkĩhũthagĩra nĩgetha tũhote kũingĩra kana kuma kuma gũkũ mburoti-inĩ.

Mbicainĩ ĩno hena mũndũ ũikarĩte thĩ, na ehakuhĩ na maacini cia kompiuta. E handũ nyũmbainĩ, na ningĩ nĩaronekana gũkorwo akĩruta wĩra na maacini icio. Maacini-inĩ icio, hena maũndũ ngũrani maroonekana mũndũ ũyũ areka. Nĩareka wĩra wa coding na coding ĩna bata harĩ andũ a rũrĩrĩ rũakwa tondũ nĩ ĩrateithia andũ kwĩruta tekinoronjĩ cia kĩrĩu, ta gũthondeka Websites gwika UI UX design na maũndũ mangĩ maingĩ. Tkinoronjĩ cia kĩrĩu kana githomo kĩrĩa kĩrabatarania ihindainĩ rĩrĩ nĩ ĩrabatara andũ kũmenya kana gũkorwo na skills cia coding.